ore entoki nadamu tenadol ena naa kaangas ninye aitadamu ilameitin kumok oleng likiima oshi naa keyau oshi asara sapuk oleng naa kisidai ena baye oleng amuu ore ake peeponu lelo ameitin naa ketum inkishu entokitin nitushumaka. Naa kajoki ake nanu irmaasae pees ena amu enetipat oleng. Kepiki oshi kuna kujit aitobiraki peeminyala amuu ina kata naa eponu nkishu aanya esidai

Ore entoki nagira aasa tene naa kaidim atolimu naa kadolita olchani neeta nkaitubulu .ore kuna aitubulu eeh olchani ele lormatunda adolita kuna matunda ajo egira kulomatunda taata aikomaa enoshi najo ilmaasai taa taata kegira taa aajo peekes niaku inatoki aidim aelewa tenewueji kegira toi kulomatunda ewotok etaa egira abulu taata tenijo sii aingur ele shani naa ninye sii oash enoshi siai enoshi toki nadumu taata nedumu osiwuo ena aitubului ele shani kulo anderera lenyenak nedumu taata neya nelo neya osiwuo taata nelo abulu neaku lelo Neaku ore taata tene naa ntokiting are keidimayu negira aasa, idimayu taata naa kegira ele shani aibooyo ilmatunda lenyenak ore ake oiidip atubulu ilanderera lenyenak nedumu taata osiwuo arashu enkare ashu olkeju musima nedumu ena aitubului neya nelo abulu nesapuku oladuo shani niput enkop ekiata tanataka olchani oji olminyoosi laa kegira aitanyamal iyiok oleng' naa kajo enkoitoi nabo egira aasa tenewueji

Ore ena siai naa kisapuk tenkop amu kadolita Kuna ena ilandera loo irmaembeni naa kisapuk kake amu keya nimikitumoki amu kiata naa iyiok shida enkare neeku kegol kake kigira ake arare neeku kayiolo enasiai nauni irmaembe ore taata Kuna naa ninche naapuonu aku nkaitubulu amu elanterera kulo ore taata pee uni nepuonu aku irkeek sapukin nepuonu ayieu enkulie aitubulu input enkop naitadoyio esumash neeku kayiolo pii enaikunono enasiai neeku kajoki irmaasai lang matonyok aas ena siai matejo ekinyok ena elewa amu tenikias ena naa kedoyio gharama endaa neeku iyiok omir nikitum eropiani neeku kayiolo pii ena siai neej kajo irmaasai lang matonyok amu nejia eikunono esiai neeku kaelewa pii ena siai neeku irmaembe kulo kidolita irngiroin netii eloibor naa enkaitubulu ake pookin

Ekayiolo pih eneikuni enitobiri ena siai ore taata ena siai naa enkiremore taa ena Ore aiko nija naa enkiremore oolmatunda niaku kayiolo pih enikuni ena kiremore Ore taa amu irmatunda ķulo otii olbaket apik entray niaku ore eniyieu nitum kuna tokiting naa ingas aturisho ningas atum embeku ejo ilmaasai embuku niun toi taata niya olchamba nipik enkare aishaki enkare asi ore taa piidip ataasa nigira akeyie amaniman peemenya naa ingwesi osero ashu kuna kunyinyi nigira akeyie arhip rhip peeku naa amu endaa sidai oleng naata vitamins amu kejo naa ilashumba nija niaku embae sidai oleng' Ore taa taa naa kadolita ajo keeta toi akeyie ken'gejuko kulo akeyie naa freah oleng' Sidai eninya nesidanu osesen neeku kayiolo ena siai naa sidai oleng amu kitobirari keyie taata nekinjiunye imuoyiaritin natii osesen aisulaki iltamuoyia pookin niaku taa aikonejia ilmaembe kulo sidain oleng' najoki ilmaasai